Boisioni achome misssing amun bo komonut eng biik chechang amun yon kamian chito anan konyor chito nyosut aketukul komuche kolipan keberberta newoo nebo rapisiek ako kiyonjin biik chebo kongeten kenyisiek taman ak sisit akeba barak kochopchi kee katit nitet nebo sipitali ak eng lagok chemengech kimuche kesirchi sigiikkwak sikobit yon komionso icheket anan ko konyor tabu aketukul komuche kora kotoret kora kolipan keberberta newoo nebo bilit ab sibitali katit nitet keliponi kila arawet kotiengei ak rapisiek chekikiyonun ilipan ako niton kora kemwochin kongoi serkalit amun kibwat kiit nekararan sikobit koteret biik chechang chemoimuchekee anan chemoimuche kolipan rapisiek chebo sipitali amun nan komiten biik chekonyor nyosut newoo nemotot komuch icheket kolipan komuche kolipan olewoo missing en sipitali

Koroi keguren kimyet akobo komonut missing en bortab kipkosebe yon keam kimyet komesib isiorore anan ibionyi komie kimiet kora kotoreti kokochi ngubusiek chito akotoreti kora biik missing biik chon bendi kasiseik cheechen anan chon loe mosiket newoo konyoche en ichek koam kimyet newoo sikobit kokoi ngubusiek amosib kosib kongetyo haraka

Ichechu ko omitwokik che kokiyomo netaa ko kimyet, kimyet kobo komonut missing en bortab kikosobee yon keam kimyet kokonin kimnotet agogonin ikimitu missing si yan keyay kazit ne oo anan yon imoche ilaa tugug che nyigisen ko mesip ingetee. En komosii koraa igere ichiryot ne kokichob ne anyiny kot missing. Chiryot kobo komonut koraa en borto amun toreteii kotech borto koraa koet, ichirenik sana sana keibu en olimbo Kisumu yoton ko chang biik che kibai ana kinemu en baharit. En komosii koraa igere sukuma che nyolilen cheboruu kole kokichob kabilaa kwonyinyekitun chuton koraa kotoretii borto koeet ak kokimit ak konyor chito chamet ab gee nekararan

Koroi komiten olinyon akobo komonut kora mising, chome biik komin en sang koik mauwek anan kemin kobur en lainisiek sikobit kochop sang kokararanit anan komin korak biik alak en kabungui sikobit keboishen sait akee yon kemach iteshi chaik ng'amun tindo aribut akee neanyiny.